Mae en tich mar bank, to ber mang'ato yude en ni ng'ato nyalo yawo account ne moro ma otime kungo kuno. Samokano pesav ni to nitiere ber moro ma jo bank nyalo miye kaluwore ni pesa ne cha nyalo nyuolore bang' kinde moro. Aeti yudo ni e bank kuonde gi, bende ka ng'ato nigi account tonyalo kawo hola, aeto okonyore godo todwoko bang' kinde moro. Aeto iyudo ka gimachielo en ni ochiwo thuolo mag tije. Ji mang'eny tiyo kuonde gi kaka jokma konyo oganda yawo akaont kata mondo miyo gigol pesa gi e akaont. Ber machielo ma inyalo yudi en ni ka en kata ka ogere but ma but kama ji odake, tomiyo jogweng'no tich. Nikech iyudo ka oko ne kanyo jok moko nyalo kawo kata ohelni moko ma kete. Aetiyudo ni kopogore gi mano, kamoro kaka bank ka ma, imiyo arita kwe ma otegno. Manyiso ni jogweng' man kanyo bro yudo arita maber.

Ber ma ng'ato yudo kuom tijni en ni mokwongo, ng'ato bro bedo gi lony mar ng'eyo kaka onegobedni otiyo gapaya sama en gi mtoka oriembo. Obiro somo chike aeto koro mano biro konye ng'ayo ni okonegobedni otimo gik moko ma samoro nyalo miyo oyud ajali e yo. Aeto ber ne kendo en ni omiyo ji yudo tije, nikech sama ng'ato oseyudo tiegruok e riembo, ji mang'eny nigi geche. Kata sikunde bende nigi geche, manyiso ni obiro miyo ng'ato yudo thuolo mar kuonde machal kamagi mondo mi giriemb geche gi giting' jowuoth kawuok kamorachiel kadhi kamachielo. Aeto bende jokma chiwo tiegruok kaeni iyudo ni yudo thuolo mar tich. To kopogore gi mano, tiegruok kotim kata komiji tiegruok, to ma ji oluwo e yo makare kata e yo mowinjore. To biro dwoko piny yore mag yudo ajali ma ngima oganda ma dhi e wuodhe ma opogore opogore bed kama ber mokni gisiko ka githo.

Gima biro e pacha kaneno gini gin ber majiyudo kuom dhiye mbalariany. Iyudo ni e mbalariany kae ji yudo tiegruok ma opogore opogore. To bang' yudo tiegruog ni tiyudo ni gibiro tiyo gi lony magiyudo e konyo oganda kata konyore gin giwuon. Tokoro chandruok mabedo sama gima kama otimore en ni seche moko thuolo mag tije bedo ma onge. Koro miyo nyithindo mo ae mbalariany bedo kod chandruok kod dangni mag paro ma seche moko inyalo yudo ka gidonjore e weche ma ok owinjore. Aeto gima chak biro e paro e ng'anyo mi itimo gi rowere e piny wa ka. Iyudo ni sama ochik ng'anyo to rowere e ma thoro dhiye. Tiyudo ka rowere gi yudo chandruok maduong' nikech ichwado gi gi magina, gihinyoore, moko bende lalo ngima gi. Aeto moko bende imako ma lal godo meru ma ndach gi lal. Koro iyudo ni obedo midhiero ne sikul. Janyuol osechandore mochulo pesa to koro nyathine bende ok ne.

Weche man kod nengo kae en ni riwruok mochung' ne weche mag penj kae miluongo ni KNEC, osetemo chiwo chenro gi moko e yo mar mbui. Iyudo ni seche moko kaponi nitiere andika moro kata ndikruok moro matimore mar nyithindo, tiyudo ni jopuonje timo gi e cyber, kata nyalo timogi gi simbgi to oronegi e yo mar mbui. Aeto bendiyudo ni seche moko nitiere penj ma nyithindo timo kaka project, kata iyudo ni gin agina penj moko ma oa e e KNEC kuno. Iyudo ni kagisetimo to dwoko ma oyudore cha ioronegi e mbui. Manyiso ni mbui ni kod nengo e yore mag timo kod nono penj. Aeto gimachielo man kod nengo en ni riwruok mar KNEC ni oseketo tije obedo mayot ne jopuony. Nikech koro ok gibisiko ka gikawo duoko kagitero gin giwuon, to koro gibiro mana chiwo dwokono kagin e alwora ma gintiere pile. Kendo ma ok gichandore ni gitiyo gi pesa e idho nyamburko ma gicho.

Kae wan kod Edwin Sifuna, wan kod Raila Odinga kod moluor Mbaddi, koro gimomiyo gin kod nengo en ni mokwongo kaka ginni ne gin e riwruok mar ODM manyiso ni riwruogni ne laro mondo gibed gi jatend piny moa riwruogni mane e Raila Odinga to nokotimre maber, ma noland mana Jotelo mamoko. aeto gimomiyo riwruogni ne nikod nengo en ni ne otemo keto sirikal tesre ,notemo ni mondo okwer jok moko kaka gikmoko mapiny owacho ne timo marach mondo mi japiny obed maber kaponi en weche mag arita, to ne gitemo jiwo mondo arita kwe obed maber. Ka koro ng'ato kaka Raila ,en ema nothoro telo ne yore machalo kamagi kata seche moko olano ng'anyo to ji dhi kakwedo weche maricho matimore negi. Koro nyaka gi sani, migosi Ruto ogwelo Mbaddi mondo okonye e migawo mar omenda e sirikande.

gima biro e pacha ka aneno gini en weche mag omenda matimore e pach ka ,iyudo ni dhano ogeno kuom tije mago timo mondo giyud omenda to hie hie omenda gi nyaka wuog mana e bengi ,iyudo ni nitire bengi kama ilose omenda kae tikelo e pacho ka ,ae tiyudo ni bengi gi itiyo godo mondo ji okane omenda ma gin godo to sama gine kar kenono to inyalo chiw gi jok moko madwaro olo, manyiso ni koro bengi biro medi ata malo moro ewi omenda ni magi kano ni cha nikech omenda go ok gi kan gi kanyo, ka gisedonjo to ng'ato obiro ni dwaro hola to ibiro miye pesa ni cha, manyiso ni koro ohala ma pesa ni cha dhi loso, idhi ketni ewi omendani mikano cha, ae to gima chak biro e pacha en chandruok mamako ji mopore opogore ma miyo ji bedo gi paro mar dhi kao hola e bengi ,ae to gima ber en ni bengi kikawe ola to ok bi ng'isi ni pesa orumo kata pesa ong'e ,ibiro mana chiwo guaranter ni timiyi pesa mikonyori go.gi.

Kinde mokwongo manadhi e magawa, ne oyudo ka adhi e chiro to chiro manadhiye ne bor ahinya gi dala. koro nawachoni kaponi tich pod ochung' ndalo mane korona odonjocha, nochung tije mang'eny. Koro naneno ni kar mondo omi abed abeda, to ber ka adhi mondo apuonjra kata timo ohala moro, dipoka ayude gimoro manyalo dwogo godo e ot ated ne nyithindo. Koro kaka nadhi e chiro, to kech nokaya ahinya, chiemo manating'o bende ne odhi mopukore ,akia kaka gik moko nodhi obedo ma apoka aonge chiemo manyalo chamo. Koro nochuna mondo omi adonj e magawa moro mondo ayude kaka anyalo gayo kech mane kayano. Koro ka nadonjo, norwako maber en mana ni seche moko iyudo ka magawa machalo kamagi ji pong'o kendo inyalo yudo ka seche moko kata lwang'ni moko fuyore kaluwore gi alwora ma entiere. Koro nomiya chiemo ma nachiemo mayieng',gikone nachulo pesa, aeto ng'at manamiyo pesa nogona ni karibu manyiso ni nohero mondo achak alimgie kendo.

Kae wan kod oganda. To oganda gi chamo chiemo ma opogore opogore. Iyudo ni ka nitiere soda. Kendo nitiere gik machalo mkati. Yieno be gichalo kek. Aeto nitiere bende mandas. Koro adwa chako gi kaka inyalo los mandas gi kaka inyalo los kek. Koro mandas kida loso nyaka ibed gi mok ngano, baking. Nyaka ibed gi sukari gi mo. Jok mohero bende nyalo medo gik moko kaka chak, tong gi gik mamoko manyalo miyo mandase wuog mayom kendo mamit. Jok moko medo nyaka tangawizi gi gik magiparo ni nyalo miyo gi mor. Kor mandas ni ibiro bage. Kise riwo gigi te tibiro bage ma obed mayom aeto bang'e no ibiro weye mondo okwe mar dakika moko kata pradek. Aeto bang'e no ibiro kaw mo tiole sufria tiweyo chwakore. Kosechwakore to ibiro kaw moki manise dwalo cha to ibiro runde aeto ing'ade matindo tindo size midwaro aieto ibiro lute mo mosebedo maliet cha. Aeto ibiro ng'iye ka olokore ma rabuor ti ting'e oko mondo kik.

Gimatimore kae en ni wan kod ng'at moro ma oyudore kamatek, nikech kaluwore gi nanga morwako, nanga morwako rachar to otimo remo gi yo kagoge, manyiso ni samoro dhawo moro ne omuoch kama ne entiere ma ogoye ma ohinyore, ma kata kamoro obarore e dende ma omiyo remo owuok, to inyalo yudo ni be samoro ne en kata kwonde ma rowere time ng'anyo kata kwonde ma ji a time ng'anyo to opo ka magina omake, koro iyudo ni nyaka oringe od thieth mapiyo mondo kata kaponi ne en magima ema ochawde godo to inyalo timne bero magol magina no e dende ma kaponi nokomulo kamarach tonyalo dhi mbele gi ngima, to kanomulo kamarach, to mano nyalo bedo hawo marach nikech onyalo kata wito ngimane, aeto iyudo ni sama gima kama otimore, to jogo mane od thieth temo ni mondo okony jalo ma ohinyore kaluwore gi lony magin godo ka gitemo chunyo remo owe wuok e dende kendo gitemo thiedho adhola.

Kae wan kod okapu moro, ma itiyo godo e kano gik moko kata e ting'o gik moko. Besen be thoro yudore e aluora wa, kendo itiyo kode e yore mag luok, yore mag chiko pi ka koth chwee. Kata mana yore mag sechemoko luoko lewni gi mamoko. Ae to kaeni, wan gi sabun moiro ma itoyo godo e logo, iyudo ni ithoro ti kode ahinya kapo ni welo olimo jok moko, kata otimo limbe kamoro. Koro oyot thinyo aeto onangore e lwedo mapiyo kendo omiyo tich mar logo bedo mayot. Aeto nitiere gikmoko ka man e chupa, iyudo ni thothne gik man e chupa kamagi gichalo yethe kata sabunde moko mitoyo godo e luoko wich e saloon. Kasto nitiere glese moko kaa to glese gi gichalo ma itiyo godo e lab kata ma itoyo godo e ute mag thieth, samoro kata e timo nonro moro katae kao gimoro manyalo konyo e timo nonro moro mar jatuo ma onego tim.

Jokma ang'eyo ka gin kaka Peter Kangwaja, ma en ochung' ne weche mag chiwo paro. Aeto wan gi jalup jatend Safina miluongo ni Willis Otieno, kasto wan gi Charles Owino ma en jawuoyo kata ja wach mar piny owacho. Koro nengo ma gin godo, en ni iyudo ka moro ka moro ni kod lony e weche mag siasa. Aeti yudo ka, ka owuok kuonde ma gin tiere, iyudo ni nitiere ja piny owacho, nitiere ja ng'at motelo ne mana jo tend jo piny. Aeto nitiere bende ng'at machielo machiwo paro, kata makonyo ji gi paro e sama weche tek. Iyudo ni koro jogi gi iluongo gibiro e od chiwo lendo, aeto gitemo mondo mi gichiw paro kata gichiw nonro ma ging'eyo ewi gik madhi mbele e pacho ka e yore mag siasa. Aeto gitemo lero jopiny ni kaponi gimoro otimore to bang'e no, duoko mar gimotimore no en ang'o? Bo odhi bedo gimaber ma konyo japiny koso dhi bedo gima rach ma medo inyo japiny?

Maeni en otas machiwo nonro moro mar sikul, gimokwongo, mankod nengo kae en nying sikul, nitiere sikunde mathoth ma kaponi ok ichiwo nying mar sikul, to ok ibi ng'eyo ni skul mane ma iwuoye, kaeto nitiere skunde mopogore opogore. Nitiere mag nyiri to nitiere mag yawuoyi, to nitiere mokiko jowuoyi gi nyiri, mano be nengo machielo. koro nyaka ketni en sikul oting'o jomage, aeto gimachielo manigi nengo ka en paro kata gombo mar jok mane ochako sikulno kata jok mane tiye sikundno. Giwachoni gombo gi kata dwarogi mar kinde mabiro onego obedni gigolo nyithindo machalo nade, aeto gimachielo man kod nengo en ni gik magitimo gin kaka mage, timbe magipuonjo, aeto gimachielo man kod nengo en ni gimatimoreni kata gik mondikgi be opuodhi gi jatend sikundno koso

Gima biro e pach ka aneno gini en tich mar jo fwambo gi keyo. Iyudo ni samoro weche nyalo bedo matek. Gin akind jogo mabayo magina, jok moko bende bayo kite tiyudo ka pod gimako tijgi matek kendo gitemo ni mondo gimak vidio mag gik matimore mondo gitang' ne jopiny. Aeto gima chak biro e pacha en kaka jok moko bende temo rocho ratich gi nikech monjo gi, go gi katobedo ni gimako chuny gi matek to pod imayo gi nyaka gige gi mag tich. Koro iyudo ni irocho ratich gi mang'eny kendo oken gima owinjore. Gima chak biro e pacha en kaka itiyo gi obila jotelo madongo tiyo gi obila mar temo timo weche moko mamoro gi kata temo timo dwach gi. Kuom ranyisi jatelo mochung' ne migaw mar arita ne o oro polise moko mondo omak rawera moro miluongo ni Albert Ojwang' ma giko ne negi sane ma owito ngimane ka en ka polis.

Kae wan kod jatelo ma ochung'ne weche mag mbui e pacho ka William Kabogo kendo otemo wuoyo gi jogo modak e Nandi mondo otem pidho yien, koro ber ma iyudo kuom gima kama en ni ji mang'eny thoro winjo mawuok kuom jotendgi, kuom ranyisi ng'ato kaka Raila Amollo Odinga en jatelo ma ogen ahinya gi oganda mag joluo, koro iyudoni kapo ni owacho gimoro tiyudo ni ibiro kawe kod pek kendo gima owachono jogweng'no kata jo alworano biro temo ni mondo otim, aeto iyudoni samoro ka adier gima owachno ber ma gitime to ibiro yudo ni biro konyogi, kaka kuom ranyisi William owacho ni mondo opidh yiende, yiende nigi ber mang'eny nikech yien mokwongo konyo e ywayo koth, aeto mar ariyo, yien kelo tipo ndalo chieng',mar adek yien itiyo godo e weche mopogore opogore. Itiyo kode e loso bepe minyalo ti godo e loso otendni, kombe kata nyaka mesni.

Gima timore kae, en ni wan gi jatelo ma iliongo ni Raila amollo odinga. Kendo en gi romo, gi jok moko, ginyalo bedo ni gin jotelo mamoko mag duond buche kata duond buche kata duond bura mar odm kata duond buche mamoko. Inyalo yudo bende ni gin jok moko ma ae sirikal ae to iyudo ni sama gibedo kama, ginyalo bedo ni gitwak e weche moko ma samoro hinyo oganda, koro gitem manyo yoo, maginyalo timogo kata magi nyalo we timo gik ma hinyo oganda mondo gichak konyo jo piny. Aeto gima timore kaendi nyalo bedo ni gisumore paro, ni gima kama timore kata gima kama dwarore to ere kaka wanyalo timo en ang'o gini ma wanyalo timo mondo mi wa dongre wadhi mbele wayud gima ber ma wasebedo ka wahao ni. Koro iyudo ka gibedo kanyakla ka giriwo wigi mondo gibed gi paro moro ma maler kata maber ma kata kagidhi go ne sirkal, to onyalo bedo ni adieri en wach moro maber kata ka giduogo go ne jo piny, to jopiny biro neno ni mae en wach maber makonyo.

Gima timore kae en ni jotelo moko owuok oko kendo gimanyo jolendo kata jogo matimo tich mar fwambo gi keyo, mondo giteme loso gi oganda kowuok kata ewi gimoro. Kama gichung'e ni ogoye msalaba, dho udi ogoye msalaba, chalo ni gin e dho kanisa moro. Koriyudo ni sama jotelo owuok oko kama, nitiere gik mang'eny ma ginyalo lose. Samoro ginyalo lose ewi ochumi moidho, samoro ginyalo lose e weche mag wuoth, weche mag nek, weche mag ng'anyo. Weche mag turo dukni, kendo kwalo mwandu. Ginyalo wuoyo kata mana e weche mag solo osuru, weche mag thieth. Koriyudo ni gik ma ginyalo wacho opogore opogore kaluwore gi kama gintiere. Iyudo ni jok mane pi, mane sirikal, biro wuoyo kadok ne sirikal. To joko maonge e sirikal bende biro wuoyo ka kwedo sirikal. Koro luwore ni jatelo ma wuoyo ni a kanye to gima owacho ni ang'o ma osetimore momiyo owuoye. Iyudo ni githoro wuoye gik ma otimore maricho ma ok gine ka beyo.

Gima biro e pacha ka aneno gini gin yore ma opogore opogore ma jogo ma chiwo thieth temo ni mondo obergoro obergodo yore mag thieth. Iyudo ni sama yath moramora odonjo koa loka, kata sama jo los yedhe oloso yath, iyudo ni nyaka okwongo kal e odni matimne nondro. Ma ng'e ni adieri yadhni ber gi ngima dhano, kaeto bang'e no kosetimne nondro to samoro ogolgi mang'eny kata olosgi mang'eny. Ibiro kan gi ka a aeto ibiro ng'i ni osiptende dwaro nigi rem mondo okownegi koso pod gin gi yedhe moko. To kaponi rem moro oneno, to gibiro tiyo gi gache gi mondo gichwalgodo yedhe gi e osiptende gi kuonde thieth mopogore opogore. Mondo jogo man gi dwaro kata jokma tuo, oyud kaka nyalo yudo yedhe gi mondo okony ngima gi. Aeto gimachielo momiyo gini nikod nengo, okonyowa e ng'eyo yedhe mabeyo gi yedhe maricho. Nikech ka yedhe gi obira bira te, to samoro ok giber gi ngima dhano to ginyalo medo nyayo tuoche e del.

Gima biro e pacha ka aneno gini en midhiero ma jogo ma odak kod ng'ol kale. Iyudo ka seche moko iwegi kapod gitindo, iwegi e udi iloro negi e udi kuro, gibedo kech. Seche moko kata ng'ama tugo kodgi onge, iyudo ka gikale midhiero mar akweda. Aeto sama magi duto te timore, tiyudo ka gin bende gidongo ka ging'e ni gin okwedgi kendo gionge kod nengo e ngima. Aeti yudo ni gima chak bire paro, en ni sama kata kaponi Nyasaye okonyogi ni gidhi e sikul ma gisomo ma giyudo tiegruok moro. Tiyudo ni inyalo tuon gi thuolo moko mag tije kaluwore ni gi chal mar gi. Koriyudo ka seche moko riwruoge, kata riwruok mochung' ne jogo man gi ng'ol temo ni mondo oked gi gikma chalo kamagi, mondo giyud ratiro gin bende mar yudo tije ma gine gi lony no. Aeto gim chak bire paro, en okenge ma piny owacho oseketo mondo okony jogo mani kod ng'ol. Iyudo ni nitiere sikunde moyaw mondo mi opuonjgi, nitiere kata mana osiptende machiwo thieth makonyogi.

Gima timore kae en ni wan kod yore mopogore opogore mitiyo godo e wuoth kata tingo osigo. Yo machielo ma ng'ato nyalo tiyo go en ni onyalo wuotho gi tiende mondo mi owuog kamoro achiel kodhi kama chielo. Kapo ni o onge gik gi gik mapek moting'o tonyalo kaw gima tin ma en go no oting' wiye kata oliero e lwete towuotho awuotha mos mos ma odhi. Aeto yo machielo en yo mar tiyo gi nyamburko. Wan gi nyamburko aina mopogore opogore. Koro ng'ato nyalo yiero nyamburko motiyo go kaluwore gi kamodhiye, gik moting'o gi gima odhi timo. Nikech samoro in ng'at ma dwa dar. Idwa ting'o gige odi te kia go e kapango idok godo dala. Ok inyal wacho ni ibiro kaw gimoro kaka tuk tuk. Chuni ni ibiro kaw lori maduong' manyalo tingo' ni kombe, manyalo tingo' ni mesa gi TV ni gi gige odi te mondo oteri godo dala. Aeto gimachielo bende ma ji nyalo tiyo godo en ngede. Iyudo ka jogo man gi pesa kata jok man, jok jotelo iyudo ka tiyo gi ndege ka giwuok kamoro achiel kagidhi kamachielo. Aeto kor ber mano en ni odhi mapiyo.

Mae en sigana mar fwambo gi keyo, nikech iyudo ka jogi nitiere e romo to jofwambo gi keyo be ni kodgi. Temo mako chenro madhi mbele no, kaka gitwak, kaka giwuoyo, gik ma gilose gi gik ma kamago. Koro an chenro mar tich mar fuambo gi keyo ni ahere, gimomiyo ahere, en ni inyalo yudo ni gimoro otimore kamoro. To kamotimore ni bor kodi, to kaponi jo jafwambo gi keyo ma mane alwora no kata mane gweng'no otimo lendo ni gima moro otimore. Kata samaoro en jok moko momonjo kamoro mokwalo mwandu, kata samoro aen jakuo moro mokwalo dhok. Kata samoro a en nyathi moro ma olutore e pi, kata nyathi moro ma okalo penj. Iyudo ka gin gik moko ma otimore to kendinyalo ng'e gi. To seche moko nitiere midhiero moko ma juko ji, kata kaka weche mag oula kata tho nikech onge mar chiemo, rochruok mar arita. Koro jofwambo konyowa mondo wang'e gik machalo kamagi e alwora.

Maeni en yamburko ma itiyogodo gi sikul e weche ma opogore opogore. Koro kaka itiyo kode kata kaka okonyo ngima en ni mokwongo inyalo ti kode gi jo sikul e kawo kata mwandu moko. Samoro oduma kata chiemo norumo e store mar sikul, gibiro kawo mitokgi ni magidhi ging'iew go gik ma onge ka ma gikel. Marariyo, samoro jopuonje nyalo bedo gi romo moro kata seminar moro ma ginyalo dhi time tiegruok. Koro gachgi ni nyalo konyogi mondo oting' gi ka terogi kama onegobedni gidhiye. Aeto kakochako okonyo, en ni nitiere kuonde mang'eny ma nyithindo nyalo gombo dhiye. Kaka timo limbe, kata seche moko gidhi timo nonro moro, gibro mana tiyo gi gachgi mar sikul ni mondo gidhi go kuonde ma gidhiye no. Kopogore gi mano, nitiere nyasi ma be itimo e gwenge wa, kaka nyasi mag arus, nyasi mag liel. Iyudo ni jok man gi pek kata jok madhi e wuodhe gi thoro tiyo gi gache mag skul gi, nikech mokwongo gin nengo gi ok ni malo ahinya. Aeto giting'o ji mang'eny dichiel.

Gima bire pacha ka aneno gini en weche mag thieth, iyudo ni di mang'eny del thoro bedo malit. Kata tuoche sando ngima dhano. To iyudo ni ka ng'ato oringo modhi e od thieth moro to itimone nonro mag dende, aeto ing'e ni chalne en mane. Inyalo kaw remo, inyalo kaw kata olaw kaponi nofuolo, aeto inyalo kaw kata lachne kata chieth ne. titere lab kacha cha tipimo, kaeto bang'e no inyalo ng'e gima time. To kopogore gi mano, bende inyalo go picha, wawuondre ni kata chonge moro a lit, kata mana ng'etne moro katonding'e. To kose go gigi mofweny chandruok mane del, to lakteche biro miyi yedhe mowinjore monditi godo. Gima chak bire pacha en weche mag tije, nikech iyudo ka sama jothieth oyudo tich kata sama gisetieko yudo tiegruok gi e sikunde, to gin gi geno mar yudo tich. Manyiso ni kaponi giyudo tije kuonde ma kamagi, mano ber, aeto bende ohala timore e iye.

Gima biro e pacha ka aneno gini, en ohelni mopogore opogore ma oganda timo. Iyudo ni ng'ato seche moko nyalo amua ni otim ohala mag chiemo. Owaro gikmoko kaka reye mopogore opogore e nam, aeto obiro ouso ne oganda. Jok moko bende ng'iewo gik moko machalo kaka bando, oganda, rabuon, rabolo. Iyudo ni kata mana niang' kagise waro, to gitero ne jong'iewo kendo iyudo ka giloko ohala maber ma jokaka bende yud chiemo nikech gi jong'iewo gi onge chiemo emomiyo gidhi ng'iewo. Aeto gima chak biro e pacha en gige mimadho kaka kong'o, iyudo ka piny ma sani kong'o tindimadho gi ng'ata ng'ata. Rowere, nyithindo, joma dongo, manyiso ni chike ma tinde oketi, kata chike moketi oganda tinde ok lu. Iyudo ni sana sana rowere odonje kong'o gi wigi nono, gimetho, gimer. Aeto gichak gidonje gik moko be kaka njaga, koro sikul giweyo gibedo mana jok ma rori e gweng' ma kelo mana dhawo.

Gima nikod nengo kae en ni mokwongo mae en od thieth. To od thieth nikod nengo e yo mang'eny. Nikech mokwongo en e ot ma kaponi ng'ato nigi chandruok to onyalo yudo e resruok e yore mag tuoche gi. Iyudo ka samoro miyo moro mapek dwa konyore, ibro ring mana kode e eod thieth kaeni. E od thieth ka ibiro pime ma ng'e ni chalne ni nade. To bende kaponi en gi tuoche moko manyalo mako nyathi, to gibiro tiyo gi lony ma gin godo. Mondo gigeng' tuo cha kik mak nyathino. Aeto wach machielo man kod nengo en ni ute thieth gi chiwo tich ne jogo motimo tiegruok mar thieth. Manyiso ni kaonge ute thieth to jogo mo osomo tije mag thieth gi ok biyudo kama gitiye malong'o. Bende ok kata to kata kaponi ginyalo tiyo to ok gibi yudo gige tich ma owinjore. Aeto gimachielo, en ni od thieth kamaeni, dwoko ne ng'ato geno. Nikech sama idhi kanyo, to opimi, onyisi ni tuoni inyalo thiedhe manyiso ni chunyi duogo. Ibedo gi geno ni pod inyalo dak ndalo ma.

kae wan kod ot moro ma oger, to kendo odni iyudo ka oko ne kanyo ondik ni Harambee House. Manyiso ni en ot moro ma itime chenro mag arambe gi. Koro e wach machielo kata e dhok machielo anyalo wacho ni gik man kod nengo kae en ni riwruogni temo ni mondo okel oganda kanyakla. Mondo mi weche moko mag akweda king'iyo ni iae kabila mane, kang'iyo ni ia kon mane, ichalo nade, in gi ng'ol kationge ng'ol. To ija kanye, lony ni en mane? Koro kaponi ok ongi'i gigi duto, manyiso ni ok gikedo gi weche mag mibadhi kod akwede. Aeto gima nikod nengo kae en ni sama akwede onge, to ji biro dak kaka oganda achiel ka oherore kendo ogenore kendo okonyore. Aeti yudo ka kaponi ji odak kama mibadhi onge, tiyudo ka jok monego bedni yudo tije biro yudo e yo maber. Nikech joma chiwo asoya gi iyudo ka seche moko obokgi nigi shida.

Gima timore kae en ni jofwambo gi keyo olimo jatelo moro matiyo e ofis mar kampuni maloso sukari. Koro gima timore en ni nyaka ochiw dhoge e wi weche moko matimore e kampuni no. Samoro inyalo yudo ni jopur osebedo ka yuak ni kampuni neno kaw niang' tok chul gi. Aeto inyalo yudo ni seche moko kampunigi no samoro ok gol kata ok chiw sukari moro ma rang'iny ne ber gi ngima dhano. Koro iyudo ni gigi te nyaka penje nikech en owuon en emonyalo bedo gi ler tok mar weche gi te. To ka opo ni weche ma kamagi timore to nyaka da dhoge mondo ong'e ni okenge ma gise kaw gin kaka jotelo mondo gine ni yuak japiny owinji kendo gima jopiny dwaro otimore. Ma ok bang'e ni gimoro otimore marach to giling' alin'ga aeto gikone chopi ma kampuni no gore piny. Ma koro kata kaka los sukari e pinya ka onge koro chuni sirikal ni kaw sukari ma oko mabeche ne tek.

Maeni en yiend maembe, to gima asewinjo kendo aseneno e maembe no en ni mokwongo inyalo kike. Gima atemo wacho en ni inyalo tong' kore kapod otin tikelo bad maembe moro mar gredi ma chome godo, manyiso ni obiro bedo maembe ma ok en nyaluo, kaluwore gi maembe madhi wuok kanyo. Aeto gima chaka ng'iyo, en ni maembe olo bang' dweche adek ka dweche adek. Aeto gima achak ang'iyo en ni maembe inyalo ti godo kaka olemo, to jok moko bende nyalo kawe kosechiek todhi dhi rege. Gi masinde manyasani miluongo ni blender, to kose rege, tidhi gol pote cha ma gole kodhi mane iye cha. Aeto pige mane iye go ibiyo gi blender go ma gol juis, manyiso ni inyalo ti kode e loso juis ma ji madho.

Gima timore kae en ni nitiere ng'at moro mawuoyo gi simu, kendo onyalo bedo ni owuoyo e weche moko ma samoro okale. Weche ma chalo kaka samoro ene sikul, oonge chiemo, kata oonge pesa moro monyalo chulo godo ot ma odake. Kata inyalo yudo ni samoro ogombo wuoyo gosiepne kamoro kata janyuolne kata watne moro. Koriyudo ni ogonegi simu mondo ong'e ngima gi kaka dhi mbele. Aeto gimachielo, en ni onyalo bedo ni samoro eneot to osiepne moro manye. Samoro mondo gidhi kata gitug tugo moro, kata gine video moro, kata mondo gidhi giti tich moro giyud pesa moro ma ginyalo konyore godo. Katinyalo yudo ni en jaode kata nyithinde ema gochone kadwa ng'e kama entiere, kabe kadwa ng'e kabe obiro dala. Samoro onyise ni mondo okwne gi gimoro ka obiro dala. Koro gikma onyalo wacho to ng'eny, to iyudo ka seche moko bende giwuoyo e wach mar pesa. Samoro inyise ni mondo okow pesa chandruok moro nitie kata en emokwayo pesa mondo okonyre godo.

Kae wan kod jatelo ma gavana miluongo ni Selasia, to kendo en kod nengo. Nikech kaponi in jatelo, manyiso ni itelo ne gik mang'eny, itelo ne oganda, yore mag omenda kaka tiyo e gwenge. Yore mag tudruok, loso apeyni, keto arita kwe ne jogi. Ka masira omako jogi kaka mach owang'o kamoro, nyithindo moko nigi chandruok mar dhi sikul. Kata mana samoro nitiere gwandruok moro, iyudo ka jotelo gi donje, mondo mi okony kama nitiere pek. Kata seche moko iyudo ka ng'ato oroch ratire ratiche kaka koro ng'ato kaka Albert Ojwang' noom dalagi ma oter e od obila, e od ang'ech kanyo. Emane oyude ogoye ma othoye, koriyudo ni jotelo gi wuok oko mondo mi gi ked ne ratiro mar jok machalo kamagi. Aeto giman kod nengo ka kendo gin gik moko ma itiyogodo gi ute fuambo, iyudo ni jofuambo gi konyo oganda ng'eyo gik matimore tung' piny duto.

Joma ang'eyo ka, achiel kuom gi en mane en jatelo machon Kibaki, aeto wan gi raila. Bathe kanyo wan gi jathek, miluongo ni Kofi Anan. Koro gimomiyo gin kod nengo en ni Kibaki ne en jatend piny, to bedo jatend piny ng'iso ni gimora mora ma timore kanyo in ema ine gi chik kendo in emitayo gi. Ka samoro lweny owuok kamoro, in emigolo chik kaka jatelo, ki igocho ne jatelo ma tiyo e buoyi ma ochung' ne migao no simu. Mondo mi odhi one weche matimore kanyo. Aeto e ndalo no migosi raila Odinga bende ne en jalo ma pingo sirikal, manyiso ni kaponi piny owacho kata jok mane piny owacho ne timo gik moko ma dhi ataro mag chik, to nochung' motegno ka okwedo. Kendo okwero mi mano ok ber. E bathe kanyo Kofi Anan ne obiro e piny mar Kenya, mondo mi okel kwe e kind raila kod Kibaki kane gilaro loch.

Gima biro e pacha kaneno gima kama, gin kuonde mag limbe ma ntiere e pacho kaendi gi ber ma ni kuonde go. Iyudo ni nitiere kuonde ma manigi pi, nitiere kuonde man gi le mag bunge. Nitiere kuonde man gi sigana machon kaka Kit Mikayi, nitiere moro kaka Luanda Magere, nitiere moro kaka mar miyo moro mano donje pi gi mwandu ne te. Koriyudo ni kuonde gi kelo mor kendo konyo e ywayo jok ma biro timo limbe e gwenge wa. To sama magi otimore, gima timore en ni piny owacho ma malo kata gi ma gwenge wa, temo ni mondo los apeyni ma donjo kuonde go. Aeto bende giketo arita e kuonde go nikech nitiere jok moko manyalo bedo gi paro marach ma nyalo monjo kuonde go. Kata mar monjo jogo ma timo limbe mondo omagi mwandu gi. Gima chak bire pacha en tije ma timore ka poni jolimbe gi obiro kama kama, iyudo ni ginyalo loso gige gi mag kitgi gi timbe gi kaka girwakore, gik ma gitiyogodo mondo gius ne jogi.

Kae wan kod William Ruto, wan kod Uhuru Kenyatta, wan kod Raila Odinga kendo wan kod Kalonzo Musyoka. Koro gimatimore kae iyudoni Uhuru ne en jatend piny Kenya, Ruto ne en jalupne. Aeto iyudo ni Raila ne en jalo manochung' nidwaro bedo president, ne dwa bedo jatend piny mar Kenya, aeto Kalonzo ne dhi bedo jalupne kaponi ne odhi bedo jatelo. koro iyudo ni nitiere ndalo moko mane bang' ombulu, to Raila noywak ni Uhuru Kenyatta gini omaye ombulu, kendo dhawo nowuok, ji nogore, ji mang'eny ne otho, moko be ne olalo mwandugi , jomoko bende nowang',jomoko bende noriemb e miechegi, gik mang'eny notimore. koro iyudoni bang' kane jotelogi osebedo piny ma kwe oyudore, koro iyudoni ne ginyalo limore kaka koro ka samoro ne giromo e ne giromo e budho moro kata e romo moro, ma koro gimosore ,giwuoyo kendo ginyiero ka gimor giduto

Kae wan gi puodho, e puodho ni opidhe bel kendo bel ni onyak maber. Kendo ochiegni chopo e okang' monegobedbi ikaye. Koro gima timore, en ni japur ni chalo ni ene riwruok moro ma netimo nonro moro. To kaponi ok en riwruok, tinyalo yudo ni ne jok ma timo nonro owuoyo kode mondo oti gi puothe ni e timo nonro margi. To kokamano, tinyalo yudo ni japurni nen nigi chandruok moro e puothe ka. Omiyo odhi oomo jolony moko mn gi lony e weche mag pur mondo obi ofwenyne weche moko machande samoro gin kute ma omonjone cham. Samoro gin winy, samoro inyalo yudo ni tie cham gini gi ok ber kata ok mok maber. Koriyudo ni sama jolony gi olime kata obire puothe kacha cha, to dhi konye mondo mi ong'e gima onegobedni otimo. Mondo kik oyud gi midhiero manyalo miyo oyud lal e puodhe, e puothe mose tiye matek.

gini nikod nengo e alwora nikech mokwongo en chiemo, ibiro ti kode e abula kapok otuwo, jokmoko bende biro boke, aeto jok moko biro rite ma otuwo aeto suse. Ka osesuse, tonyalo chak moye ma otuwo maber aeto biro rege, ka oserege e pong'to obiro lokore mogo. Mogoni inyalo ti godo e loso kuon kata mana e ruwo nyuka. To nitiere jokmoko bende matiyo kode e loso chapat, nitiere lony matinde obiro ma iyalo ti gi mok kuon e loso chapat. Aeto bende gimomiyo bando nikod nengo e alwora en ni en gima itiyo godo e loko ohala, kuom ranyisi, iyudoni jok manigi bando uso bando nigi ne jok maonge go, manyiso ni en gir ohala. Aeto machielo onyalo konyo ng'ato e yudo pesa nikech sama iuso bandonicha, tidhi yudo pesa. To mopogore gi mano, iyudo ni tieng'e bandoka modongo' ka itiyo godo kaka chiemb dhok kata diek gi rombe.

Mae en tich mar bedo e kanyakla moro makonyo rito alwora. To ber mar rito alwora en ni mokwongo obiro kelo muya maber. Nikech sama alwora ochido, to muya man kanyo bedo muya marach kendo manyalo miyo oganda mo, oganda modake alwora no yudo tuoche. Aeto iyudo ka kang'ato niye alwora molil tiyudo ka kata ngima modago bedo ngima marach nikech osiko mana ka en ng'at matuore, ng'at ma dieore, ng'at ma fuolore. To kopidh yien, yien konyo e ywayo muya maricho ka. manyiso ni yien biro miyowa muya maber, maler ma wayueyo. Aeto marariyo, en ni yien konyo e weche mag gedo, weche mag loso kombe, weche mag loso mesni. Nekech bao, bau igolo kuom yien. Aeto ber machielo en ni yiende moko miyowa olemo, to olembe gi ber gi ngima dhano. Sama isechamo chiembi moro tinyalo chamo olemo moro kilero godo chunyi, kendo mae ber gi ngima.

Kae en mbalariany mar kenyatta, to gima biro e paro ka aneno gima kama, mokwongo en ohala. Iyudo ka nitiere jok moko ma yao sikunde kaka yo mar ohala. Ni sama nyathi osedonje sikul, to janyuol chulo ne pesa. Pesa ni inyalo ti godo e chulo jopuonje, inyalo ti godo timo maendeleo moko kaka gero klese ma moko gi ng'iewo gik ma onge. Aeti yudo ni omenda ma dhi dong', koro dong' ne wuon sikul, manyiso ni mano ogere kaka gir ohala. Gima chak bire pacha en lony mopogore opogore michiwo e mbalariany gi, iyudo ni seche moko ng'ato odhi kanyo ka oonge lony moramora. To koa kanyo, toa kaen laktar, en japuony, katinyalo yudo ni en kata ng'at moro manyalo kata mana riembo ndege. Aeto koro gima bire pacha kendo marach, en ni rowere gi seche moko ka kagionge tich, titiyo kodgi marach gi josiasa. Seche moko igologi imiyogi pesa moro matin, mondo mi gidhi gikel koko kamoro, ma miyo gikone ichwadogi gi magina ma githo.

Kae wan kod nyidendi moko matugo tugo mar rugby, to koro ber ma ng'ato yudo kuom tijni en ni mokwongo sama ng'ato ringo, to dende jakore, kendo lechene kachiel koda chokene bedo motegno. Aeto sama ng'ato bende tugo, tiyudo ka gikmoko manyalo kelo tuoche kaka sukari mang'eny e del, chumbi mang'eny e del, kata mana iyudo ni seche moko ng'ato nigi kilo mang'eny. Iyudo ka ng'wechni temo dwoko kilo mar ng'ato piny mondo omi kik obedgi tuoche moko mikelo kaka mabiro bedo gi kilo mang'eny kaka tuoche mag sukari gi kata adundo magwecho matek, kaeto bende ber ma ng'ato chako yudo en ni sama gisetugo kama ma gilocho, to nitiere omenda moro minyalo migi manyiso ni en yo mar tich, aeto bende en yo mar tiyo gi mich ng'ato, iyudo ka ji nigi mich ma opogore opogore. To ka ng'ato otiyo gi mare to konye maber.

Kae wan kod nyithi sikul, moko ochung' oko mar pap, moko bende ni e i pap. To gima nyiso ni gin nyithi sikul, en ni girwako lewni mag sikul. Koro gima biro e pacha kaneno tijni en tuke ma opogore opogore ma itimo gi sikunde. Sikunde gi iyudo ni puonjo tuke kaka opira migweyo gi tielo, opira mag kikapu, gipuonjo ng'wech gi mamoko. To koro ber mabiro kae, en ni mokwongo inyalo yudo ni ng'ato nigi mich mar tugo tugo moko. To kojiwe motegno, tonyalo tugo tugo ni ma obed ng'atno marieny, ma kawe gi clubs ma dongo dongo. To kosekawe gi timbe madongo dongo gi, to obiro bedo kaka yore mar yuto nekech timbe madongo gi biro chule. Aeto kopogore gi mago, en yo mar keto del obed motegno. Nikech sama ng'ato tugo cha, to choke ne bedo motegno. Okobed jalo mayong' yong', kendo mayom yom. Aeto sama ji tugo kamae, ka in jahera mar tugo moro, tibroyudo ka ipako jogi kendo wachni miyi mor.

gimabiro e pacha kaneno gini en kwonde ma opogore opogore ma okane lee mag bunge kata ma ipidhe lee mag bunge, aeto gimachak biro e pacha gin limbe ma itimo kwonde manigi lee gi. Iyudo ka ji a kwonde mopogore opogore ,moko aye pachoka, moko aye pinje maoko mana mondo obi onee lee mayudore kwodegi. Aeto iyudo ka seche ma gibironi, iyudo ka gikelonwa omenda moa kwonde ma giaye. aeto seche ma gitimo limbeni, bende iyudo ka ohala timore, nikech gibiro ng'iewo gik magiyudo e alworano, samoro gia kama machunga onge, samoro gia kama gik moko kaka olembe moko mopogore opogore onge, to kaendi gintiere, manyiso ni gibiro ng'iewogi. Aeto gimachako biro e pacha en jogo maricho madonjore e weche mag lee mag bungegi kendo negogi, iyudo ka jok moko nego lee moko kaka liech mondo omi gikaw tunggi ka gidhi giusi, mano dwokowa